ore ena siai amu elaare e KRA arashu ushuru aimu website e KRA naji i-tax naa ore temurua ang naa akainjo ake naaji iton itu ebau musho enkolong naifaili returns nitum ake naaji ashomo aefaila returns te tonkopisini naasieki ina siai e KRA naaku inakata naaji mikingil naa sirkali aidai amu ore oltung'ani oi file return etulusoitie nkolong'i naa kepikakini entoki naji penalty.

ore irpayek obulu esidai naa ilouni tenkusero amu enkusero naata value sidai alang'u enkulukuoni osunyai naa kenyorr irmaasae tenkop ang oleng amu ninye naunoi naa ninye sii naitibikie enkare tenkop.

Ore nkoitoii, nkoitoi esurare nasuj nanu naa, kasuj jumapili tenkaraki, naa nye alo kanisa e kila siku, nasuj jumatatu tenkaraki osokoni lalo lonkishu arashu lontare, namirita ntare, nalo si jumaa tenkaraki osokoni oiromi ntare onkishu. Na kalo napik oshi apik oshi alarm metaa, tenebau inoolong' niishir inye esimu openy, metaa marikino aikata. Nena olong'i nena oitoi oshi nanu atipika pee maarikino arshu pee elo esiai ai esidai.